Woi pitunat mising logoyadani eng korenyo logoyandani konayat mising ko macadamia ako logoyandani keomei sikomuch kokochi kimnatet borto logoyandani kechuri mokotyet noto nenyalil nebo parak yekaichur mokotyet nenyalil iwendi kora ichuri mokotyet noto netoku komising rangiat ne notok brown ichur mokotyondoni komochei kimnotet nenoto imuchi itui ak nyundoit yeibata iam anyun logoiyat ne noto mitei orit netoku kole eng rangiat

Oretab kabiset ne kararan missing eng mbarenyu, ko notok ko sutisiet amu sutisiet ko kemuch iroo ile, kaimuch konyor keswek tugul anan minutik tugul eng mbareng'ung beek. Amu kounotok iwendi isungukoni imbaret tugul akimuch iroo ile kaimuch konyor keswek tugul anan minutik tugul beek che yamegei. Ago kounotok iwendi inyoru rurutik chechotok che kororon ago chemite eng chametabkei, akiwendi igese rurutik chechang mising.

Ni ko mashinit notok neiumi tiang'inik chebo bandek, yeitio koib koba kebeberta agenge agoyum tugul eng yoto. Ago ye kakwai kunotok koyum tiang'inik chuto eng kebeberta agenge, kowendi kotilitu mbaret eng kebeberta ne kagonemune tiang'ini chutok.

Achame boishoni amu boishoni kokonu keljin eng sobet ab chi agetugul ako eng pikchait kegere kele kemuche kokol mamas nitoku eng pikchait choto ngwek chi che sukuma akemuch kokol kakomong' rurutik chechang' anan kakomong' ngwek chechang' ako kit nekakolchi ko tegelkelit kityongon anan chepiret nekemuch komong' ngwek chechang' akokapangan ine ngwechu eng oret netoku kole Wendi komong'u ngwek chechang ako kou noto kowendi konyoru omitwokik anan ko keljin eng sobenyi amu tindoi keljin nebo konyor chepkondok kobun ngwe chuto

Woi kiatech oleakonoree beek eng imbarenyu ako wendi kotoreti amu yemitei beek konyoru minutik tugul bee choto amun iwendi ipcheitoi beechu koba konyor minutik tugul akowendi kora kotoreti kasarta agetugul yekawo chito anan kabatindet mbar kowendi kokere kole kaimuch koro kole kanyor rurutik tugul chemitein mbar beechotok

Imuchi ibirte beek koit kimaswek che togosen eng mbareng'ung, kobun piping, ye yotok kaicho, ye yotok kaitech ye igonore beek. Imuchi iboisie moshinit ne notok mising ko naat ko motor, akimuchi ibirte beek kobun motor inotok, ago wendi koibe bechotok ak pressure nemi barak kot komuch koro kole kaimuch konyor rurutik tugul chemite mbar bechotok eng oret ne kararan.

Kasarta nemitei kemeut, imuch irib beek chebo kabiset eng oret ne iwendi igere ile, kaimuch itesetai tetutiet notok nebo kabiset eng kasarta age tugul ago, imuchi isuldae kabiset yotok yegere ile kogo kogoet kasarta amaimuch ibis minutiguk che choto chemi mbar. Ko kounotok iwendi iribe beek eng kasarta notok nebo kemeut.

Oret nebo kapiset nenyolchin imbaaret nebo ra komising ko sprinklers amun kounoto kowendi kogeere kole kaimuch konyor rurutik tugul anan ko keswek tugul chemiten imbaar beek ak nitok komuch indee sprinklers chechang anan chemachang mising matiyonie kouye katendei ee yekateyoe piping anan ye katepisi, ko eng sprinklers ko much indee agenge ako much kopis keswek chechang ako oranitok kora kowendi kogeere kole kaimuch konyor keswek tugul amun sutei kobun barak kogeere kole kaimuch konyor keswek tugul beek ako kounotok kowendi kopitu rurutik che koroeron.

Anyoruuu peek ap kapiseet yeyotok missing anyorunee peeek kokasarta neagere aleee nyonee ropta koyacheee ataach peek sugopitt apaisheeen

Kiit noeyai sikopit ariip kimnotetab rurutik eng imbaarenyun, ko amuch aroo ale katesetai kapisisiet nebo kerichek koityi minutik chu chemi imbaar sikomuch koisto noto matkobwa duduinik anan mstkobwa tiongik ak kwaam rurutikchu chechoto chemitei imbaar, ko kounoto ye mamitei tiongik eng minutikuk chechoto chemitei imbaar, iwendi inyoru rurutikuk eng oret ne kararan chemitei komi eng chametab ge nenoto ko kararan ako mamitei duduinik anan ko tiongik alak tugul eng rurutik chotok.

Woi, abwoti ayoe boisioni netai. Kerenyu agobo boisioni tesetai eng yu, ko kararan missing boisionito amu eng yu, kegere kele imuchi kosuldae mamaa nitok nemite eng pichait, kabiset eng minutik chi. Ago kounito, kowendi kobisi inee minutik chi tugul eng oret amu eng yu kegere kele kaimuch koboisie paipit, ne notok tesetai kobisi ngwek chi chemite mbar. Ago kounitok ko kagomuch kosuldae kabisonitok ni, eng tai yo kowendi konyoru rurutik che chotok che kororon, kobun ingwek chi che kagomuch korib ine eng oret ne kararan,

Kasarta age tugul nemeche kiprutoiyot kowo eng safarinyin anan kwo eng bandanyin nemochei kobate kokashin ak ketindet nebo kariit anan tuktukit sikomuch kosuldae inee boishet noto nebo koiit inendet kebeberta nenoto nemoche koit akobate kokoshin ichek akobo aliyet anan beit sikomuch kemut kiprutoiyot akoi kebeberta nemeche koit inee.

Imuchi ineet chito ole kiyaitoi boisioni, ye kemuch imuut chichoto kwo akoi imbaar yemitei keswchuto anan ye mitei bandek, yeityo iporchi oret eng oret ole imuch konemundoi sokek chechotok chebo bandek koisto ak ole imuchi koluldo bandek chutokchu ye kakomuch koisto bandiat nenoto kokararan neyamat keaam akondee chepiret anan kondee kiit nekameche ipkondee inee ye kakomuch kosuldae kopuut bandianotok.

Bo kamanut boisioni amun eng yutok iwendi inyoru chito kelchin eng sobet ak iwendi inyoru amitwokik kobun chotok minutik chechoto chemi imbaar, ye eng pichait kegeere kele mitei bandek eng imbaar ako kounotok iwendi inyoru amitwokik kobun minutik chutokchu mi imbaar. Ako eng yu kora, kemuchi kero tuga, ako eng tuga inyoru kelchin ye kaisuldae boisionitok amun tuga kokochin biik pendo ako kokonu kora chego chechoto wendi kotoreti eng tekset nebo borto nebo chi age tugul.

Eng pichait kemuchi kero rurutik chotok che iporwech kabatindet ako eng rurutik chu kegeere kele makararan mising amun kiimuch koityi tiongik anan ko duduinik rurutikab chichitok amun ne noto labda komaimuch kosulda inee kapisisiet nebo kerichek koityi minutik chi eng oret ne kararan anan ko labda angot komaimuch kosuldae kapisisionotok atkan tugul eng oret age tugul nenoto kiipchi asenet ole kokochi konyor rurutik chechoto koma kororon.

Eng pichait, kegeere rurutik chechotok chebo ingwek che kakomuch koip kabatiindet koit siret anan ko labda ko sukulit anan ko labda ko ole kimuch ketuitos minutik chutok tugul chebo ingwek sikimuch kealda koba kebeberta agenge anan keip koba kora emotinwek chechotok chebo sang, ole eng yu, kegeere kele tesetai pcheetab ingwek anan kikwee ingwek chechoto ko kararan ak chuun alak che labda kotindoi kaimutik chemakimuch kenai che labda kochoto ko duduinik che labda komi kebeberwek alak chebo ingwechuto.

Imuch komaimuch kosuldae inee tetutiet noto nebo kobuken indegeit amun labda komitei kotabati inee anan ko labda kobwati ole wendi kolangdai inee ndegeit ako kounoto ko labda kokatobot mising simaimuch kotesetai tetutiet noto nebo kobuken eng oret komnye, eng ole yutok iwendi ingalalchini inendet komuch kotepi ingweny korook komnye ako muita kidogo atyo kobwaat ako konyo ye kakobata makotoboti nyokomuch kotesetai tetutiet noto nebo kobuken ndegeit eng oret ne kararan ama eng tabotet age tugul ako kounoto iwendi igeere ile kemuch itoret kosuup oret eng bukenetab ndegeit nitok sikomuch kosulda tetutienito eng oret ne kararan.

Bo kamanut kesuldae boisioni amun kounito kewendi kegeere kele kaimuch kemeny eng oret noto ne kararan ako kaimuch kenyor koristo ne kararan ole eng yutokyu kegeere kele kiramdoi chotok uchafu che kokoyumak mising eng kebeberta agenge ako labda kokoip nitok bulet eng keberberyatak ako ye kakisuldae boisioni nebo keraam ak kewirta eng kamasta ake iwendi igeere ile kaimuch konyor biikab kebeberatakkoristo ne kararan ak koristo nemaimuch koip kaimutiet age tugul eng chemetabge nebo borto nebo chi age tugul.

Bo kamanut boisioni eng kokwatunwek che choto kole imuch komite beek, amu ye kaimuch isuldae boisioni ko kaimuch iro ile kemuch inyoru kelchin eng sobet, kemuch inyoru mkatiat ne notok pat kan tugul nebo kila betut. Amu ye kaisuldae boisioni, kowendi kogere kole kaimuch inyoru che chotok amitwogik kobun bechuto. Ago eng amitwogichu ko kaimuch ialde, ago ko kaialde imuchi inyoru chepkondok cheimuchi piale tuguk alak che mogotin eng kot, ago kora yeimuch inemu amitwogichutok eng beek, imuchi iro ile kaimuch inyoru amitwogik kora cheimuch iboam eng gaa ko family amu chuto chu ko amitwogik che konu kabisa chametabkei eng borto.

Eng yu, kegeere mising chechoto ko naatin ko melit ako melit ketoretei ee imuchi imute kiprutoinik yemeche koba ichek kongete kebeberta agenge nebo ainet anan lake komeche kong'et eng kebeberta agenge akoi kobeberta ake kowendi kotoreti eng loiset nenoto nebo kiprutoinik kobun beechu akoi koit kebeberta ake nemamitei beek ako melit kora kotareti kora eng chengetab amitwokik anan eng chengetab ee tuguk choto chemuch pialde kou samakinik anan ko omena, ko tuguchu imuchi icheng eng beek ariit amun eng yutokyu kora kegeere kele mitei netisiek chechoto komuch isuldae ipoishe eng kasuldaetab chengetab amitwoki chutokchu mitei beek ariit, ye ipiisuldae chengetab amitwokik chutok mi beek imuch ipialde, kegeere kele kounito kowendi kokochin chichito kesuldae boisionitok kelchin neo eng sobet.

Kiit neteseta en pichait kekere melinik chotok chekakerat en tabantab oinet anan tabantab lake initon ak en yuto komii ketikab melishe chuton chuu obwoti olee miten taban kokeni kiprutoinik chechotok moche kobun oiniton kobaa kebeberta akee, ak ko en taban yuno kora kekere kelee uyoon miten meliit nenyone nemoche sinyokerat en taban yuu nemuche komutu kiprutoinik kobwaa komosto nii akee nibo oinet ak ko boishoni kekere kora komiten tukun cheuu netishek oriit che labda kotoreti en kasuldaet noton nebo cheng'etab samakinik eng' oinet oriit ak kityo kora ko melisek alak komotindoi netishe choton chemising kekere kelee labda melishe choton chemotindoi netinik kobo laet nebo kiprutoinik en oinoniton.

en kokwenyun kesuldoen boishoni imuchi imaa chito chebirook anan ko chebiret neoo koo biik chechang komuchi konyor chitugul boroindo yeimuch komaen chebiret nenyine yeimuch koitoo chebiret nenyinet yeipata iibu omena iguk anan ko samakinik kuk nyoimuch imaa eng yoton ak imoee iyoptoi iro ile kaimuch konyor tugul asista ago yegeimaa kabisa kounoton tugul kowendi konyoru tugul asista nitok ko missing en omena.

Isoisoi ketindetab pikipikit komuch kotilun beit ing'ololjini akobo koimutik che labda ibune anan ko labda komemuchi inyit ropinik koit beit nenoto mochei inee ako kora kou noto imuchi ing'ololji inendet eng oret nekararan ilechi eng betut nebo mutai anan ko tun koyoin komuch komutin inendet kora oko eng betunoto iwendi iteshinii inendet chepkondok koit beit nenoto labda kokamechei it eng betunoto ako kounoto kowendi koboiboitu akokerei kole kaimuch ing'ololji inendet eng oret nekararan ako wendi kokerei kole kaimuch komutin yoto kemeche iwe

Matalo mising koroi en korenyon, ago kit ne kiito koroi ko nito ni ko netit ne noton toreti eng nametab omena ak samakinik en oinet. Ye itindoi netit neu nii imuchi inam samakinik anan ko omena chechang en kasarta agenge, ye ibata inde koba chebiret anan ko kit age tugul ne kaagaicheng ile indoi omena ichoto ak samakinik ye ibata indei kounoto imuch iweki netini oinet akicheng kora samakinik chechang ak imuchi itesetai boisionito en ngoret agenge en agenge ye kaisuldaen kou yoto.

Imuchi imwaite agobo mosigeng'ung ne kagomuch koib chito age nekomiten karit ne kobune twan. Imwoitoi ile tos kou ne mosigoni? Tos komi tagolgolet ne kou nee? Tos mosiget ne komi orit ko kanee? Ago tos ka ano ye kaimuch konde kondaktaa anan ko dereva mosigeng'ung sigemuch kenai kele tos kiprutoyot ngiro ne kaimuch koib mosigeng'ung ago kounoto kowendi konymnyumitu en icheget kocheng mosikeng'ung kot komuch koitun mosigonoto inyoru en oret ne noton kararan.

Ngaker ni ko kiit nenyonei akilit komi chi ne labda komechi koyat mung'aret eng yuto yu amu ni ko container neimuch itesetai chito mung'areng'un eng' yuto amun ni komakot nekakitech ni ko kiit neu karit neimuchi kende komasta agetukul ako imuchi itesetai mung'areng'un eng komosta agetugul yemitei kiito ngaimuch keyapta kora amu imuch kola karit koip komosta yeimoche piyate mung'areng'un

Bo kamanut boisioni eng kokwet amu ngiro, ko kaimuch inyumnyumchi sobet ngokiet kobun, amu eng yu agere kele tesetai kegochin ngokianitok kerichek che chotok kowendi kotoreti ngokiani eng teskset nebo borto nebo ngokiet. Ago mawendi konyoru kaimutik chechang ngokiet, ye kaimuch konyor toretonitoni, ago wendi kotesetai kenyoru ngokaik chechang, agebendi ketesetai kenyoru mayaik checheang, amu wendi kotesetai ngokiani kogere kole kaimuch kosuldae boisiet nyi nebo kila betut eng oret ne kararan.

Imuch komwochi nebo korik meng'indenyin nemenye korikyik agobo tesetab lipanet en ngoret nebo tolosiet komwochi amune sikoimuch kotes inee lipanet chebo korik choto agomwochi koimutik che imuch kokogabun en yo bo let ye komiten beit kotom kotes lipanetab korichoto. Ye kagomwochi anyun agobo koimutik che imuch kogonyoru en kasarta nenoton kogobo let kowendi kogeere meng'indet kole ngakoik koimutyet iman en chito nebo korik ago wendi koelewani kole amunee sikaimuch kotes chitab kobo korik olyet ne noto nebo lipanet chebo koring choto menye meng'indonoto.